En kasit nelel ko netaa ko achenge ng'omnot anan ates ng'omnotet akobo kiit noyoe, kiit nebo oeng ocheng'e kasit nemuch kotoretin oet en ng'omnotet, nebo somok ocheng'e mara chekichomon ak ko elee kiyonwon ayai kasit kotieng'e elekikinetitan ak olee chamndayat, kiit akee ko achenge kouu elekilibonon komnye ak keboiboenchi kasit noyoe.